Gaka nĩ kanyoni, na ndĩkarorete ũguo-ĩ, kahana tagaka kekarwaru, tondũ ona ũngĩrora tũmaitho tũu twako-ĩ, nĩwona tita twa kanyoni kena hinya wa mwĩrĩ. Nĩ karwaru tondũ ona kwĩkuna-ĩ, nĩgekunĩte. Nĩkarwaru.

Gũtumwo-ĩ, niĩ bakwa nĩndumagwa, ona ningĩ o niĩ-ĩ, ndĩrĩ o mũtumi wa njuĩri icio. No niĩ mũtumo ũrĩa nyendete mũno-ĩ, wĩtagwo mĩndĩga. Mĩndĩga ĩno nĩ mĩega tondũ-ĩ ĩtĩrĩ wikaria. Ona ningĩ ũkĩthondekwo okorwo wĩna haraka ya kũthiĩ bandũ-ĩ, ndũngĩcererwa, tondũ mĩndĩga ya kwambia, ĩkĩragwa na kĩndũ ithaa rĩmwe, nayo ya gũkĩthiĩ gũcokererua-ĩ, nĩguo ĩnyite-ĩ, nĩ kĩndũ kuma ndagĩka kĩbao ũguo kinya nuthu ithaa. Nĩwona ona wĩna haraka ndũngĩcererwa, nĩkĩo niĩ ndĩmĩendete.

Ũrĩmi. Tondũ ta gũkũ gwitũ rĩ, ũrĩmi nĩ ũrehaga mbeca nyingĩ, ũkahanda, ũkarĩmĩra. Nĩ wona icio no mbeca? Tũhũthĩre kĩndũ ta gũkũ gwitũ Mwea rĩ, nĩ tũhandaga mũcere mũno. Watua kũhanda ĩĩ, ũgathiĩ ũkarika maikinĩ. Tũmomokaga kũmomoka kũu. Tũgathiĩ tũgathũkũma. Wakũra ĩĩ, tũgetwo tũthiĩ tũkarĩmĩre. Na tũrĩmaga na njara. Nĩwona no ũkuona mbeca? Nngĩ wakinya kũgethwo rĩ, nĩ wona no ũgũthũkũma? Ona ningĩ rĩ, nĩ tũrĩmaga nginya nyanya, mĩciri. Na icio no mbeca. ũgacoka Ngai agagũteithia ĩĩ, ũgakorereria gũkũ ũrĩmi nĩguo ũtoboraga.